Gin kang'iyo picha ni taneno gwen gredi moting'. Ahinya ahinya nyuolo gwen gredi konyo wa e samora mora mwatiye kendo mwachako lose, okonyo wa e yore mang'eny. Omiyo wabedo kod rieko, e yo mar bedo japith. Omiyo wabedo kod ng'eyo kod lony ma kende samora mora mwatiye. Gwen gredi konyowa ahinya seche duto e yor tong' kendo mano miyowa wabedo gi pesa e ofuko marwa. Okonyowa ahinya e yor chiemo, kendo okonyowa ahinya e yor bedo gi rieko samora mora mwatimo tijni. Omiyo tijni en tich maber, kendo omiyo rawere bedo gi pesa, omiyo rawere bedo gi tich. Omiyo rawere fwambo rieko mang'eny koa wuok oko mondo omigi thuolo mar timo tijgi.

Kang'iyo puodhoni en puodho ma nosepur kendo en puodho ma oselosi modong' mana ikruok ne keto cham e puodho. Mokuongo gik manyaka wabedgo gin gik machalo kaka bando, kwer, opawo, kaachiel kod beti. Mae gik makonyowa ahinya e samoro amora mawatimo tijni kendo miyo tijwa bedo mayot ahinya. Tich makama ni miyo dhano bedo kanyakla kendo puonjowa riwruok ka wabedo kanyakla kaka oganda luo. Ma en wach maber kendo en tich maber kendo konyowa seche duto.

chira en tuo kendo en tuo marach ahinya ,chira e chik luo en goyo muma, mae en kang'ama dichuo gore gi ng'ama dhako to ng'ama goye gi siruache ,mano ng'iso wa ni ng'ano otimo chira, kata ng'ama dhako okawo chiemo to ogoyo godo chuore, mano ng'ano otimo chira kata goyo muma gi dholuo maler ,wachno miyo joluo notamre ahinya kendo nokwedore ahinya e sama ng'ama dhako gore gi dichuo ok onego bedni otingore ni ogore gi chuore kata olonyore ni chuore ,mano nyiso muma ,omiyo chira en tuo marach kendo ketho dala kendo rano nyithindo mosebedo madongo, ka nyatho go wuon gi mano kit luo gi timbe gi ok ber, ka nyathi ogo wuon gi otimo muma, mano chira

kang'iyo picha ni taneno ka ma en avocado avocado en olemo maber ahinya kendo en chiem maber gidel samoramora michame avocado okonyo e yore mangeny kendo omiyo dhano bedo kod teko tokadeyoo minyalosego mokwongo sama oolo kaen e yath to iidho kendo ipone tikawe mos kokogore piny kendo kokobarore manyalo miyo otou sama ikete mondo miochiegi iidho tipone tikete okapu ni tidhi kode eot tikete e box ni moro tiume maber betni inyaume gi lau maber kanyo e ma koro ochieke mos kosechiek tigole titere e chiro katichame katikete alot mage yore ma avocado konyowago kendo onyalokelo yuto onyalokelo pesa ne japur omiyo avocado toen olemo maber kendo okonyo oganda e alwora marwa

Eliud Kipchoge en jang'wech, kendo ong'ere ahinya kendo umbe lach e pinje maoko kende piny mangima. Kaluwore gi ki kit ng'wech mosebedo koringo kendo osebedo jaloch ahinya kuom ndalo mang'eny, koting'o mich mopogore opogore e ngima mare kaka jang'wech. Omiyo Eliud Kipchoge en gi kinda kendo en gi siso mar chopo lek ne kaka dhano nyaka sa ma pod wawuoye ni. Nikech en ng'at man gi teko ahinya kendo samo piem go ganda totemo mondo mi obedie jaloch ahinya. Kendo ma osemiye obedo ng'at mong'ere kendo ng'at man gi teko moloyo kamoramora mowuothe kata piny moramora modonje. Eliud Kipchoge ong'ere kaka jang'wech marahuma ahinya a pinje ma mangima.